Laktar an iluonga ni Mary. Kuom juma achiel mokadho asebedo kawinjo lokruok mokedenda mamiya mamiya chunya chandore . Asebedo ka pacha ok tii kata wiya wil gi gik moko. Pacha siko lal lal makata an mana e ot to akiara akia kama antiere. Bende wiya wil gi gik moko kata kuonde ma kete gika mana ma ng'ega pile maketo ga osebedo ka koro tama paro ni gigi naketo kure kata jogo mang'eyo. Sani kuom juma achiel mokadho asebedo kachandora ng'eyo gigi paro gi osechanda ahinya, koro napenjo ka be mae en gimoro ma onego bed ni mia wasiwasi kose to be en giminyalo thiedha.